Ore imashinini, naata oltoilo, le AI, anaa artificial intelligence, neretu tenkiroroto, naa ore kuna mashinini, naa keeta ninche oktoilo owang', neibala. Ore kuna mashinini, nemenaura. Kiidim airoro tenkata naado, ninche, nemenaura. Ore si kuna mashinini, kisaidia tenkiroroto, amu, idim aikilikwanishore, nikiwaliki ena mashini enaa oltung'ani. Neeku ore naa, kuna mashinini naata ele toilo, naa keretu, tesiai enkiroroto. Amu kiro kuna tokiting enaa iltung'anak le kawaida.

Ore enaikuna enkibelekenyata ebeu endaa onkishu tolapaitin otulusoitie na ilepa bei oleng ore peyieul ilepa enabei oleng na tenkaraki olameyu likiata ore oshiake peyie ilep bei endaa onkishu keaku ekiyieu ropiyani kumok nikinyangunye endaa peyie kincho nkishu tenelotu olameyu nilep endaa onkishu amu neaku orre lamirak lendaa onkishu na keotiki aitaa ena daa enoropiyani eshumata negoliki naa yiok na lre atan etii enabei endaa onkishu abornainyangua tesapuko nairagie ore pengasa aidip erishata nijo ena nasieki inadaa onkushu minosa tinakata nailepa endaa enye.

Ore enaiko peyie areten esiai oropiyiani tenebo o asara tolchamba lai na kanyok aaku ore ena daa naunito tolchamba lai na karamat aitumua rkiek napik enaa daa empolea peyie minyala neaku malo asara neaku ore enadaa peaku etaa sawa naitau tolchamba naya osokoni peyie alo amir natum iropiyiani nagira areten na kanyok aaku magira aitumia ajobna sinanu embolea nainyangua tenkoi toronokarashu naun endaa sapuk oleng nelo inadaa ainyala neaku aitumia iyie nona pisai tenkoitoi toronok neaku kaloito hasara neaku ore nona baa tolchamba lai.

Ore bei ena rishata tendaa ai naa aisidai oleng amu ore ena daa ai namirrta naitaito naa tolchamba lai naa endaa biyioto oleng endaa sidai naa kutik iltung'anak ounito ena daa naa kaikumok iltung'anak oyieu ena daa oleng neku ore amu keyieu iltung'anak kumok ena daa naa kiti ena daa ai naunito tolchamba lai naa kailepie bei peyie atumoki atudu pore ena bei ena daa ai neeku ina sababu peyie sidai bei ena rishata ena daa ai kaikutik iltung'ank ounito ena daa ai naa kaikumok iltung'anak oyieu ena daa ai neku nana naa sababu nagira atumie ena bei sidai tena rishata endaa ai tele shamba lai latii nanu.

Ore inyamalaritin edukuya oleng nagira naa iltung'anak arashu ilairemok atumore tena murua natii egira ninche airem endaa naa kaisapukin oleng ore enedukuya naa meeta enkare naunie ena daa nagira ninche aun eniare meeta iropiani nainyiang'unyie irkeek oramatie kuna daikin peyie meinyiala eton itu aya esokoni meeta sininche isokonini sidan ogira amirie ena daa te temurua ang kakutitik isokonini otii emurua ang neeku naa ore egira arreten enkop naa nana shidai egira kulo tung'anak aimaa ilairemok lena daa naunitoi te murua ai.

Ore ara olairemoni entoki naishoo peyie aun ormushele sapuk oleng tenakata arashu tena rishat alang enapa natulusoyie naa etasha taata ketii enkare naidim atubukoki arashu aitooko ele mushele enaun ore apa nolameyu maata enkare naitook ele mushele ore sii apa enkata natulusoyie maata osokoni sidai lalo amirie ele mushele lai enaidip naa aitayu tolchamba lai nitoki aaku maata apa olchamba sapuk teina kata natulusoyie taata aata olchamba sapuk lagira apik naunie ele mushele nitoki aaku kaisidai sii bei ormushele taata alang enapa rishata natulusoyie amu ketii apa bei ormushele abori neku enaun nematumito iropiani sidan eimu naa ele mushele lai launito.

Ore entoki naing'ori igira naji agelu enkashe ekule, naa ing'asa aing'or empeku inaashe. Ning'asa ayiolou enkiteng natoiwuo inaashe ajo keyiaa ena kiteng. Keeta kule enaa meeta kule. Nintoki aing'or, oloing'oni otoiwuo sininye enakiteng arashu enaashe. Koloing'ok oota inkasho kule enaa meeta. Nintoki si aing'or orpukunyei lenkiteng. Keetae inkishu naa, ening'or orpukunyei, na keeta kule. Ore nkishu naata nyewaitie sapukin, neeta irkin sapukin, nelala, na kidimayu neeta nena kishu empeku onkasho naata kule. Neeku, empeku ing'or enedukuya, ning'or enkiteng natoiwuo inaashe, ning'or sininye oloing'oni otoiwuo, niyiolou sinye tolaramatani ogira aramat tenaa keeta kule, enaa meeta kule.

Ore paa enetipat emusoto enkijepe teunoto endaa ,naa enetipat oleng amu keetae ndaikin naanyor enkijepe. neetae ndaikin nemenyor enkijepe ,ore emusoto enkijepe naa keleiki oltungani ashu ilairemok ajo ore ena daa niun naa kelotu ashua .ore pee iyiolou ajo kelotu asha naa indim atuuno ina daa tina rishata amu keidimayu netumi enchan ,neeku ore emusunoto enkijepe naa keretoki ilairemok metayiolo tenaa ketumoyu too lelo apaitin tenaa metumoyu, ore sii emusunoto enkijepe kelikii sii lairemok ajo metumoyu enchan tekulo apaitin neeku metum endaa peyie meinyala naa ena daa ,neeku keretoki lairemok oleng emusunoto enkijepe pee eyiolou enkata naunishoi we nkata nemeunisho peyie pee etumoki ataasa esiai enye tenkoitoi sidai nemepuo siininche asara egira aas ena siai enche.

Kesipa ekijo kira laremok nikiata eyioloto oloingangi pekiretena aitobiraki pekiyiolou ajo ama tolapaitin oponu ama ena daa nikijo kiun kebulu aa bioto anaa mebulu ore si eyioloto enkijape kira laremok na keretoki yiok matayiolo enkata nikitum enchan pekitum enkarebmikintook kuna dakin nikiunito siyiok kira lairemok neaku ore sababu naisho yiok matayiolo ajo kenare nikiunisho tekulo apaitin na eyiolounoto enkijape amu enetipat oleng tenemekiyiolobnai enkijape oloingangi enetiu nelek kingira aunisho mikiata olosek neaku nejia etiu.

Ore enaiko tenatum inkuashen ainei naa ore enaiko peyie eh erisio nkuashen ainei enkidapashata enye naa kang'as ayiolou eyieuna ekuna kuashen ainei teina sokoni ore ake petii eyiaunoto ekuna kuashen shumata oleng naa kaun naa nkuashen kumok oleng peyie emelau lainyiang'ak kake ore ake petii eyiunoto ekuna kuashen ainei abori oleng namaun naa inkuashen oleng peyie eminyiala neeku ina naa aiko peyie ayiolou narretena pemeinyiala kuna kuashen ainei neeku nana nkoitoi narretenie keon peyie ayiolou ajo ore esiana onkuashen naa kebaki kulo ainyiang'ak kake enau enaun inkumok naa kelau ilainyiang'ak amu kakutik naa iltung'anak otii ina sokoni ai.

Eh ketii ilturruri lesirakali osho ilairemok irkiliku oipirrta enatiu esokoni eseuseu ore kulo turruri naa ile sirkali nenarikino peyie eret ilairemok metayiolo eyieunoto endaa tesokoni eseuseu keliki ninche ilairemok ajo ena daa eyieuni tosokoni leseuseu naa ena daa meyieuni tosokoni nearriyianu naa ilairemok neyiolou ajo kaa daa enare neun ninche tenkata naje ore naa pe pees ina nearriyianu ilairemok oleng ore sirkali naa nana oitoi egira naa aitumiyia aretunyie ilaremok peyie eyiolou enetiu hali esokoni eseuseu egira naa aas esiai enye enkiremore te kenya.

Inkolikinot naatum ilairemok tenkata ereret oondaiki enye naasioki ainyiala naa ore egira ninche aareten peeya ena daa enye osokoni naa kelau ingarin naaya aitasioyo naa osokoni peitasioyo eton eitu einyiala ena daa neitoki siii kelau iropiyiani naalakie kuna aarin meitasioi ena daa enye osokoni keitoki sii ninche aakau ilainyiang'ak lenaadaa nainyiala naijio irnyanya lijo maauwa neeku ore peelau iltung'anak oinyiang'u neiyiala naa ena daa eton eitu ebaya sokoni neeku nena inyamalaritin naaimaa eunito ena daa neitoki sii alau imashinini naashumie ena daa eton eitu einyiala ena daa enye.

Ore eneiko intasati pee ore eishio nalotu neyiolou esiai e technology naa keisun inkera enye dupoto enkisuma e technologi keya inkera enye training nainio ene komputa ashuu esiai akeyie naijio ene technology netumoki kuna kera aaisumata neng'enu neeriyuany metum naa ormoo sapuk lena sia e technologi naa ore naa teina ketumoki eishioi nalotu aatayiolo esiai e technologi neeku nejia eiko intasati pee esitayolo eishio nalotu dupoto esiai e technologi toonkolong'i enye

Ore peindip ainyiang'u ena ker neishoo naa olamirani ele kasutumai orgosoi peetumoki atimira ena ker negira naa ninye ele amirani aing'or ena ker ore entoki naani nagira ele tung'ani adamu peegiraa aing'ode ena ker naa keidimayu naa imbaa kumok enedukuya kedamu ena kiteng enye natimira sidai ajo etimira duo enkiteng sidai mekuree eetai neeku ore shida natimirie naa enyamali ore aae keidimayu naa ore ele ainyiang'unoni lena ker neironya naa olopeny enker neeku kedolita ajo eshomo hasara oleng emu etanang'ayie ena ker neitoki sii aaku menyor olopeny enker ena mirata ena ker kejoito amaa taa amu atimira kayie aitoki atumie ai ker naijio ena neeku egira adamu enkiteng enye sidai natimira nedamu ajo mekure duo aa enenye amu etang'amua impisai nelo sii netang'amua impisai kutik tele ainyiang'u noni lena ker neeku nena baa eidimayu negira ninye adamu

Ore elebnaoltim oingua ewoi naje neeta irkastomani lenyeore nai mbaa naidimaki negirai aimaki tine na kegira na eleturur aikilikuanishore irkastomani lenye ena kegira ninye ashulakine ntokitin nagirai ainyangu ina ampuni ashu tilo turur ore teine neyiolou ajo keasita esiai sidai egira na apuo ayaki kulo kastomani kulo olan keelo si Neeta irkastomani malalamishi arashu megira ashipakino nkiasin ele turur neaku kereroki naji pookin olturur orkastomani metaa nabo neyiolouno netumoki atadol ajo ketii enyamali negira ninche kulo kastomani ashipa neeta naa kulomalalamishi nona baa nai egira airo oleng.

Ore entoki nayieu peyie aadoli nanu tolduka le Safaricom na aimbaa kumok enedukuya keyieuni enkipande aai naitodolu ajo kaji aing'ua kara ng'ae kanu apa atoiuoki kaakop aing'ua naa kara oleng'ae eitoki sii aayieu inamba esimu ore kuna amba esimu naa ninche eyielounyie Safaricom oltung'ani ore pee iyaa naanana tokitin naayieu naa keidim Safaricom ilopisaani lesafaricom aihudumia tolduka lenye tenaa likae aini iyieu nitum enaa iyata malalamishi nikindimi aisaidia iyaua nena nieyiuni sii naa iyie makewon oya kuna tokitin naayieuni tolduka le Safaricom neeku nena tokitin eyieuni niata peyie kidoli naa tolduka le Safaricom likimpotieki pee ilo.

Ore mbala nayieuni agira adungu enkipande na mbala kumok eyieuni embalai einoto naitodolu olari latoiunyeki ewoi naingia kajii ngae ntarikini apa natoiwoki ore enkae keyieuni enkipande entouwoi empapa onini keyieuni enkipande naata nchot pokira aare ore kuna kipandeni na kitumiai aitau nkarn aainei neyiolouuni ajo kara lekunatoiwuo kenarikino si nalo sinanu enkopis eserkali edungotoi na enakipande nanu napik irkimojik lonkaik pokira imiet ashu pokira tomon petumokini na awaita irkimojik lainei neaku nepiki e system neaku nona pala eyieuni pedunguni enkipande te huduma centre e kenya.

Ore maswali naikilikuanuni tenkikilukuanata esiai naa maswali kumok enkiparieki aajoki amaa ena siaai ningira aing'oru isumare ira aria itaasa aikata ena siai eton eitu ilotu aing'oru tene kaa ariano iyata tena siai iyata impala ore aae ira ng'ae kaaing'ua nikinkilikuani sii enaa iyata impala ena siai kebaa ormushaara naaji lekilaki tena siai ingira aing'oru ore enkae baye naa kanyioo dupoto nindiim ayau enkampuni nigira aing'oru

Ore enaiko ilarewak loo iltukutuki peemeilepilep iltung'anak oonapita naa kenarikino neas imbaa kumok ore enedukuya keifaa negira aanapie irkasutumani lenye tebei nemekumok siiduo oleng neme garama toorkasutumani lenye keifaa negira aakweti iltukutuki lenye enakata enapita irkasutumani lenye amu ore enkwatata oltukutuk ashu ingarin naa kepik irkasutumani batisho naa keeku keilepilep orkasutumai ajo mintoki alo oleng amu indiim atabatatayu nikiumiza kenare sii negirai aishop inkilani enkanyit keifaa neeta kuna kilani pookin naayieuni tenkata erewata oltukutuk niji helmet nijo safe boots nena kilani pookin neeku nena baa eifaa pees ikarewak loontukutuki peyie meilepilep iltung'anak oonapitai tooltukutuki.

Kesip oshi entoki naji orkasutumai naa kanyoraaa ena kirororo ore sababu nagira anyorarie ena kiroroto naa enaata naaji oteli nelotu orkasutumai nainyiang'u endaa nelo aaku meebioto ena daa nejo latoronok ena daa naa kanyoraaa ake amu ninye naaa oinyiang'u neeku kayier enaa enayieu amu meekewon ayierikita ena daa arashu meekewon amirakita ena toki neeku kanyoraaa ake ajo kesipa ena kiroroto tenimias ina nayieu orkasutumai nelelek ilau irkasutumani amu meitoki naa apuo ine weueji nemeishori enkiok ashuu nemening'i enajooito amu ore intokitin nimirita ira oltung'ani lebiashara nemekewon imiraki orkasutumai imiraki neeku naa pookin ake peelo ena toki arashuu imir ena toki naa pee imir ena toki nayieu ele kastumai enaa enatiu neeku kanyoraaa inakiroroto ajo kesipa oshiake ina kiroroto

Ore ilo kastomani oishooki enkishooroto teoteli naje ,naa kelo ele kastomani ainosaki irkulie ajo ore oteli naje naa oteli sidai oleng, ore teninyangu endaa orashu ilo ena oteli pee iyas esiai sidai naa ekinchori enkishooroto ,neeku ore ena oteli ketum irkastomani kumok ooponu ainyangu endaa tina oteli ,ore eesita nejia kegira adupore esiai enye amu keeta irkastomani neeku kesidanu biashara enye ,kelo sii ele kastomai aitobir enkarna ena oteli teboo ,amu kejo ore ena oteli, naa oteli sidai, oteli nangamu iltunganak oteli namirita endaa sidai ,oteli naasita esidai neeku oteli nalotoyu ,neeku menare nilo nkotelini pookin ,ore naa paa sidai ina tina oteli naa kitobiri enkarna ina oteli netum irkastomani kumok oopuni ainyangu endaa tina oteli ilo kastomani.

Ore enaiko lainyangak peyiolou bei onkilani tosokoni na keidim ninche aitumia nkoitoi kumok, ore enedukuya na keidim ninche nikilikuanu bei tolamirak lekuna kilani tosokoni, keidim si atayiolo eimu ltunganak oidipa ainyangu kuna kilani nayieu ninche neyiolou bei eninyang oltungani enkila nelotu likae aliki ajo kanyio inyangunyie inakila ore tine neidip atayiolo bei inakila ore ai kidim aimu enkoitoi e technology ashu internet aikilikuanu bei ekuna kilani neaku nona koitoi naidim lainyangak atayiolounye bei onkilani tosokoni lenye neaku nona nkoitoi naitumia ninche.